Haha nĩ haronekana hena andũ mĩthemba mĩingĩ, arĩa marendia matunda matiganĩte ta nyanya, itũngũrũ, marenge na marigũ. Amwe ao, mena maburi, marĩa matũmĩka kũgĩrĩrĩria riũa kuuma gũcina andũ rĩrĩa kwĩna riũa rĩingĩ, na ningĩ mabũri maũ no mahũthĩkaga kũrigĩrĩria mbura rĩrĩa kwĩna mbũra nyingĩ. Mwena ũrĩa ũngĩ wa thutha nĩ haronekana hena kĩnyũmba kĩmwe kĩnene, kĩrĩa nogĩkorwo nĩkĩo matũmĩraga kũiga indo, na ningĩ nĩ haronekana hena ngari, ĩrĩa no ĩkorwo ĩhũthĩkaga kũrehe indo thoko-inĩ, kana gũciruta thoko-inĩ gũcitwara kũrĩa cibataire.

Mũciari, nĩwe ũrutaga mwana wake ũrĩa angĩruta mawĩra maya. Mũciari wa mũtumia, arutaga mũirĩtu wake ũrĩa angĩtuma ciondo na ũrĩa angĩũmba nyũngũ. Ũmbi-inĩ wa nyũngũ, kwĩna tĩri ũrĩa ũhũthĩkaga kũmba nyũngũ icio. Mũirĩtu nĩ onagio tĩri nĩ mĩthemba ĩrĩkũ, na agabundithio ũrĩa angĩhũthĩra maindo marĩa mahũthĩkanga harĩ ũmbi ũyũ wa nyũngũ. Naguo ũtumi wa ciondo, ũhũthagĩra nyeki, iria cirutagwo mũtitũ-inĩ, kana no cihandwo, cigacoka cikahũthĩrwo gũthondeka ciondo icio. Mũirĩtu nĩ onagio ũrĩa angĩkorwo agĩtuma kũhũthĩra moko, kana hũhũthĩra indo iria aciari ake mahũthĩraga.

Airĩtu aya maraheyana kĩmenyithia kĩa indo ici ciĩ-mbere yao. Ũndũ ũyũ, ũkoragwo ũgĩkwo supermarket inĩ nĩguo gũkorwo makĩgucĩrĩria andũ nĩguo magũre indo ici. Mũno mũno, ũhoro ũyũ wĩkagwo harĩ indo iria nĩ njerũ thoko-inĩ, nĩgetha cikorwo cikĩona customer agũkoragwo magĩcigũra. Promotion ici ciũkaga na thogora mũninanini, gũkĩra thogora ũngĩ wa kawaida ũrĩa wendagio thikũ-inĩ iria ingĩ citarĩ na promotion.

Haha hena arutwo a kampyuta arĩa meitaro-inĩ ma ũrĩa mangĩhota kũhũthĩra kampyuta. Mbere ya o mũrutwo hena kampyuta ĩrĩa nĩcio ikoragwo cikĩhũthĩka kũmaruta na hena mũrutani ũrĩa ũrũgamĩte akĩmahe motaro, kana mĩerekera ya ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩhũthĩra kampyuta icio.